Kochakre wuok chieng', podho chieng', nyandwat nyaka milambo, piny ngima oseyudo berruok e oro omenda. Benge nitiere mopogre opogre piny ngima, to oselosi yo minyalo oro ne wadu pesa koa e achiel nyakachiel. Inyalo oro omuom kata eyo dola, manie kite bende mopogre opogre mag jo wasunge to iyude gi kido ma idwaro mar piny ma intiere no. Ma osebero piny nikech ohala osedhi mbele, chiemni osedhi mbele be, ma okonyo ji e yudo tije. Lony osedhi maduong' nikech benge benge oseyaw mang'eny, dhano bende ondik mathoth.

Pur gohala mar olembe. Wan gi mopogore opogore e gwengewa. Wan gi machunga, apoyo, avacado, afuoto nyaka gimamoko. Olemo ka olemo, nigi madini mopogore opogore ma okele e dendwa. Ng'eny olemo kelo vitamins e del. Nitiere olemo moko mamili mili machalo kaka afuoto, ma itiyo godo e loso gimoro mondo obed mamit. Olemo bende itiyo godo e loso loo. Olemo ka olemo nigi kindegi maginyakie maber. Magi inyalo uso kata in iwuon ichamo mar bero ngimani. Ng'eny jowa osekao tijni kaka ohala magitimo. Olembe biro e kidieny mopogore opogore mamoko nigi kothe, moko bende ipidho yiendgi ema tii.

Dukni ma sirikal marwa oketo e gwenge mag kaonti ka kaonti mage duto. Moko nigi ariyo kata adek, kaluwore gi duong' margi. E iye kanyo wayudie jolony ma otiegre e puonjowa e weche tayo tije sirikal. E bedene go, nitiere kaka ng'ato nyalo yudo oboke mar nyuol, oboke mar kitambulisho mar jopiny. Oboke ma iwuotho godo kidho godo e pinje maoko nyaka gi mag jo wagunde, kaka ng'ato nyalo chulo osuru. Yawo ohala gi yudo nying ohala, keno ma mar kungo sama ng'ato odhiye rutaya, nyako oboke mar tho. Ma osekonyo jopiny nikech odwokonwa chien wach mar wuotho kidhiye e ot achiel nyaka ot achiel.

Le mag bungu nitiere e kidieny mopogore opogore, ng'eny gi ok nyal dak gi dhano. Emomiyo ginie bungu, sama gi monjo dhano e gwenge gi, ginyalo kelo hinyruok mopogore opogore. Ginyal por kuom jopiny apoya, kendo giweyo gi hinyruok mopogore opogore, ma moko bende lalo nyaka ngima gi. Mamiyo dhano dak gi luoro, ka ngima gi niye akirikiki. Nitiere nyaka le ma ketho cham e puodho, migawo ma ochung' ne telo mag le mag bunge ikwayo ga mondo wuog oko okony jopiny. Mondo ngima gi odoge yo ma kare.

Jatend piny, jalupne gi jotend migepe nigi ting' mar bero chenro mag dongruok. Kaluore gi kaka ikeyo teko sitima, gi rathini, gi kongo ute thieth. Sani rowere oketogi tesre kaluore gi dwachgi pok giyudo. Ma ng'anyo koro odhi akirikiki. Thoth rowere osemonjo kendo tya mach tesende obila mathoth.